Mũrito marĩa magũmagĩra wendia na ũtangathi wa irio Kenya, nĩ mũrito, nĩ mũrito ta thogora wa igũrũ wa irio nakogwo cikaga ũgũri kũrĩ mwingĩ. Gũthũka gawa barabara kũrĩa gũthĩnagia arĩmi rĩrĩa mekũmeria irio kũma mĩgũnda. Thogora wa igũrũ wa bataraitha hĩndĩ ya kũhanda na kogwo arĩmi makaga bainda na kogwo gũgakorwo gwet hĩna rĩrĩa mekwenda kwendia. Ningĩ gũgakorwo na mahinda maraihũ ma riũa kana kwaga kwa mbura kũrĩa gũtũmaga mĩgũnda ĩkwaga magetha.